Ore taa pee epik sirkali irerreni lerripoto endaa naa kejo peyie ore ena daa naitumia iltung'anak, napuo iltung'anak aanya nemetii isayieti nemetorrono, nitu egiroo ngolong'i apa aa sidan, aa expiry date naa entoki sidai ina amu kitodolu ajo kijalie sirkali iltung'anak.

Ore economy e tanakata naa eyaua nglikinot sapukin te nanu enaa olaramatani amu etagolo ninye irkeek loonkishu, etagolo endaa oltung'anak etagolo ee pooki toki nkujit meekure inyiang'unoyu neeku kegol oleng' tanakata to laramatani naa kainyioo idolita pee eesi, kadol enaa ekeyieu naai naa kitadouni bei oontokitin penyo pee eleleku naa esiai olaramatani.

Ore taa eramatare enkigeroto oltung'ani temurua naa etareto emurua amu ore iltung'anak loopuoi aigerr naa keyau maendeleo atua emurua naa kisaidia irkulie kulo menat, neeku entoki sidai ina oleng' naa keyieu naa kelo dukuya.

Ore enyamali nanotito ilairemok le Narok, ipirta edung'oto onkwapi naa, ketii iltung'anak loitorogonyitai, nepoi aisho woiting' torrok, woiting' olarrabali, neeku golikinot sapukin nena oleng tolairemok.

Ore taa inyamalitin naagira ilairemok le Kajiado aimaa naatii apake naa olameyu tesapuko ketii olameyu sapuk oleng' o biashara ontokitin olchambai amu ketii abori naa kelo nitau nilau enimiraki ninyiala too stooni, neeku nena naai.

Ore taa tenanu naa kaidim atushuma mpisai tenkaraki entoki emaana nayieu nainyiag'u naa kesidai amu tenayieu entoki emaana naa kashum mpisaai mpaka kenya nalo ainyiang'u naa entoki sidai ina oleng'.

Ore taa mbaa nanu naing'orr agira agelu enkoitoi naitamanari ndaiki tolchamba nauni naa esapuko enkop arashu enkumoii oltung'anak tenaa kidimayu pee etii nkoitoi naalelek nitumiai nena.

Ore faida naata biashara oonkajijik naanyorri etaata alang' iniapa torbiasharani naa kepuo iltung'anak kumok aajing' nena ajijik naa nkajijik naatii ntokitin pookin atua, neeku kepuo aayau iltung'anak tenkumooi naa ketum mpisaai iloopeny naa ore inapa e apa elo ninepu enkaji nemetii enkare atua naa challenge ina.

Ore esaa natayiolo enkiteng'ena ng'ejuk tiatua ilang'eni naa oshi ake aa mpapa laa toiuo nekigira airo oninye naaliki eimu ndung'eta erashe naajoki ore apa tiapa naa inji ikoni o nji, ore ngolikinot naimayie naa enkutuk ormaasai naa kegol .

Ore taa nanu enkolong' naatagolikio mpisaai naai naitanyamala enkishui ai naa enkata natala tikit nalotie ajing'ie ematatu apuku te wuei nebo mpaka ai wuei naa ore enashomo aiko pee apuku naa katoomono oltung'ani mpisaai nalo alotie nashukoki.

Ore taa eniko mpango einoto onkaitubulu na nauni tonkajijik na kepuo aitanyamal biashara enye eimu kuna oitoi aa misho kuna aitubulu epuo abulu esidai na lr enewueji nagira abulunye metumito enkolong na kelo ainyal biashara

Ore enkoitoi sidai nailepunyieki enkigilata oltaka naa tenepuoi aasotu olataka pookin nepuoi aapej nemeetai nanang'ari takataka tewuoi oltung'anak aa public nekuu ina ake naai esidai.

Ore paa sidai teneosh nchamai siasa naa kepuo aaliki iloopeny enkop, wananchi ee nduat enye naa ore paa sidan naa kepuoi aagelu naa kisaidia wananchi pee epuo aitau ilarrikok torrok lemeeta maendeleo.

Ore taa nanu enkibelekenyata nataasa peyie aitadoyio eokoto ositima naa kashomo ainyiang'u solaai naitumia enkolong', neeku ina pee etadoyie enkitumiata ositima naa ore entoki naishoo aas ena naa kaibayie garama nainosita alakita ositima.

Ore taa eniko biashara oonkibelekenyat pee iinyial enkiremore ekawaida naa kepuo aayau ncheriani naapuo aitorogony iloopeny ilchambaai nepuo aiko metalaki mpisaai kuti naa kelo neinyial enkiremore ekawaida.

Ore apa orkuak loiteruaki oibukorieki oltaka naa etaa kedumuni neyaai ewuei nebo nepuoi aapej naa ore entoki naishoo iyiook maibung'a ina naa kakitodua ajo keyau oltaka olchafu neeku enaikash ake enepuoi aapejoo tenelakua.

Ore enkoitoi nimbelekeny olchamba metaa mintumiaa embolea naa imbelekeny enewuei oshi niirem airem enkai wueji ng'ejuk natii embolea enterit neeku kekimitiki ena intoki ainyiang'u embolea, nemintoki aun entoki nanyanyuk, kila olari nimbelekeny aun ntokitin naapaasha.

Ore taa nanu tolchamba laai nemeeta oltung'ani laigero amu mee olchamba sapuk neeku iltung'anak lenkang' ang' ake loopuo aas ilo kasi kake ore naai iltung'anak loosisho tolchambai naa kidimi aatalak mpisaai kumok amu kesapuk esiai olchamba, mpisaai naa kiidim aataa nkeek tomon oimiet te musho olapa.

Ore enaiko garama olchamba pee ibelekenya too lapaitin ile naa kitegemea entoki nilo aun nitegemea sii doi iltung'anak lilo apik olchamba lino neeku tenilo aun ntokitin naalelek eunoto naa keleleku garama naa ompisaai nilo aitumia.

Kaata taa nanu enchula oolairemok arashu ilturruri tenkae arna amu kisaidia iltung'anak amu ore ake pee inyamalu piiyieu mpisaai matejo naai ininyiang'unyie mbolea arashu mbegu naa kakilo ele turrur aisho, neeku kesidan lelo.

Ore enkoitoi nalo enkoitoi enkiremore ailepunyie nkampunini naa tenepuoi aatum endaa sapuk naa kepuo nkampunini aatum endaa sapuk napuo aitobirr, nepuoi aamiraki nkuapi eboo neeku ina oitoi naa iidim enkiremore ataretunyie nkampunini.

Ee kakimbung'a orkulie aramatak pee kiretuno aa ore enkoitoi nabo naa ilo atum embegu oo masaa oo ntare naapaasha naa teniya osokoni nilo amirr mpisaai sidan naa keeku dupoto ina kiti tenipuopuo aibung'a aaretuno.

Tenilo taa aaku olonyorr ormanayara naai nitum orkuak le usafi ninyorru ntokitin, ewuei sidai ewuei nemetii olchafu naa ilo aaraa imuoyiaritin naa kesidai oleng' ina, kesidai ina.

Ore taa enkolong' natareto emurua tesiai namaalaki naa nkolong'i kumok oleng', kelo niret emuruua ingirara aitobirr orbaribara pee etumoki toi ninye ngarrin aetu aaim naapuo sipitalini naayau musaada, ore irkulie netaasa nkulie kumok oleng' amu etuturo isilankeni e community.

Kalo taa oshi nanu agelisho ore ake pee ebau enkata engelare nalo agelu ilarriko layiolo ajo kaaret naa keyau maendeleo ewuei natii naa kepuo aisaidia iltung'anak naa ore esidanu ina naa kisho iltung'anak metegelu iltung'anak sidan naa keyau dooi , keyau olning'o atua enkop.

Ore enaiko ina benki pee elo aret ina kaunti e Narok naa kelo aisho iltung'anak lina kaunti ilooni nepuo aasie biasharani enye nepuo aayaiiyie nkera sukuuluni nepuo aiendeleayie ate biasharani enye.

Ore karensi oo ropiyiani tene naa Kenyan Shillings mpisaai e Kenya naa tiatua ele osho le Kenya oshi epuo aasishore oleng' kuna pisaai, neeku nijia etiu.

Ore euriata naya oltung'ani egira aibung' enkishooroto ooropiyiani tewuei naboreki naa keure ajo ketii iltung'anak loota ninche mipango naapuo aapurrorie nena pisaai arashu elo toi ninye aishooyo mpisaai kumok saidi alang' duo naagira aishooyo naa kelo ayau olarrabal tiatua iltung'anak.

Ore oshi pee epik iltung'anak kumok ntokitin oo ropiyiani ewueji too ngarrin enye naa kejo pee mepuo ake aiminie kuna ropiyiani naa kejo pee mepuoi aapurroo metaa ninche ake ooyiolo aa ore entoki naishorua eyiloto ekuna ewuejitin naa entoki naji peeku akeduo safe pee mepuo ake aiminie.

Ore taa esidani enkingorunoto olomon tenkiriwato oropiyani na ketumoki na kesidan na ore esidano naata kisho ntae echom entolikinoto ajo kebaa mpisai niriwaitie kangae iriwakita tiasaa neaku misho ltunganak epuo aara amu mishoru olarabal epuku.

Ore taa paa sidai toonkera esukuul naisumita Kengen Foundation peiput nkardasini pee etumokini aishoo iropiyiani naa kitodolu ajo ewuei naatii haki nitodolu ajo oltung'ani oifaa ishoritai kuna pisaai, kuna ropiyiani neeku entoki sidai ina oleng' amu ore naatoi enkardasi naa mishoru ejing' olarrabal inewueji, kedol pooki ng'ae ajo kainyioo paa ena kerai ishooki kuna pisaai, neeku entoki sidai ina.

Ore taa doi pee iroshi iropiyiani oo sururuni naa sururuni toi oiroshi metiu enaa nkardasini amu keneneng' enkardasi neeku ina pee iroshi iropiyiani oo sururuni kesapukin, kiroshi amu esururu.

Ore taa esidano emashini e ATM naa kitelelek esiai amu ore ake esaa ninyamal peyie iyieu mpisaai naa ilo ake nintau nemeeta ntokitin kumok niimaa pee itumoki anoto mpisaai, bora ake metaa iata enkad ino e ATM ilo ake atum mpisaai inonok.